Idim oltung'ani niun inkujit peyie eramatie enkishu inonok naa idim sii niun ilkeek peyie tenebulu lelo keek neyau enchan neyau sii enkijape sidai tolo8ng'ang'e ore peyie ebulu lelo keepk neyau enchan naa idim oltung'ani niramatie inkishu inonok neitubulu inashan ikujit naanya inkishu inonok netum kule inkishu inonok naa idim oltung'ani nimir nena kule inonok peeyie ilaakinyie inkere inonok school fees naa idim oltung'ani niteru nkuliek biashara naayau mpesai

Ore naa endungoto orkiek naa kiko naa mewa enterit enkare nitoki sii aaku meeku ketii enkijape sidai nayau naa irkiek ,nemitokini naa aaku keetae enchan tina murua . Ore endungoto orkiek , enedungi naa irkiek neku keetae enidim naji atasha nidim enterit awa enkare neaku naa aiboo inchoo aashu naa inkerai tenepuo adaa enejo kishukunyie inkangitie ,nindim siiore enesha ore inaterit neun irmutaroni nemitiki iltunganak ashu inychoo epuo .Ore edungoto orkiek kiko sii metaa meetae endaa nanya iltunganak , neku sii meetae inkujit nanya inkishu , neyau sii endungoto orkiek olameyu sapuk oleng tiatua olosho.

Wore, kisaidia imaua, peyie miinyial osiwuo arashu sii enchan sapuk, arashu sii enkolong' sapuk. Nisaidia sii peyie, mitoki enguesin aanya. Pee menya inguesin imaua. Nisaidia sii, niana maua inonok peyie itumia enkare kiti, nisaidia peyie mitumia oltungani enkare sapuk. Kisaidia ilairemok peyie eun imau naata faida sapuk. Kisaidia sii olairemoni peyie itumia olchamba kitii alang sii tenitumiya olchamba sapuk lenye. Wore enkijape e greenhouse, nisaidia ilairemok peyie, mitoki aitumia irkiek, peyie mitoki aitumia irkiek, neeku kitumiyia entulugumi oonkishu, arashu entulugumi oontare.

Kiidim olairemoni nibooyo enkijape e carbon enitumia entulugumi oonkishu, arashu entulugumi oontare. Amu kisaidia alang tenitumia kunda ampunini kulie e fertilizer, niidim sii oltungani neun irkiek kumok amu wore lelo kiek kumok naa keaku keyau enkijape sidai, naa kore lelo kiek ouni tenebo omau, naa kisaidia inkishu, olairemok. Kiidim sii olairemoni nimitoki aishoo inkishu enyanak enya ewoji nebo, olchamba amu kiinyial naa inewoji. Iindim oltungani nimitoki aitumia generator naitumiya petroli, nintumia solar amu ninye nimiinyial oloingange. Niindim sii atoliki iltunganak metuuni irkiek peyie eaku ketii enkijape sidai oloingange. Nimitoki sii oltungani aitumia petroli sapuk toonkarin amu kiinyial oloingange

Ore olameyu tenko ang neisaidia iyiok metaa eyawua enkaina eserikali meyeu abaiki ilamareita menat aa anaa lelo naa ilmareita oitanyamala esumash arashu olameyu arashu sii ilmareita oinyala olameyu inshu enye Omani enye neisaidia sii olameyu te nkop ang peyie enyiku ilarikok aa ilbungei peyie epuonu aret ilmateita oitanyamala olameyu are sii lelo mareita eretoto anaa neyaiki indiki lelo mareita isaidia sii olameyu peyie kitu eretoto naing'ua ilaisotuak anaa iloinguaa Amerika neyaki iltung'anak endaa neyaki sii ilmareita oinyiala olameyu nkilani ore olameyu te nkop ang neisaidia metaa ore serikali egira apuonu aishoyo indaiki neisaidia sii ilmareita oinyiala olameyu aa nenyiangaki lelo mareita nkishu arashu intare peyie..

Ore entumoto endaa naa indim oltung'ani anoto teniun endaa too mukuntani nidim sii anoto edaa tenkiremore osuwam aa koree naa esuwam naa nkishu naa indim oltung'ani nibol imbiasharani ina aa keidim ina biashara aku emirata oondaiki neidim sii aku emirate o nkishu oo mpukunot pooki aa nkishu, ilikunkuni, ntare nebulu biashara ino neaku enetipat oleng to losho loolmaasai